Oore eniko ilaturok pee eduaya incheriani e serkali, naa kaisidai teneing'oro imbarakinot natipika serkali, pee etumoki atayiolito aajo kanyio naifaa nias, netimoki sii aing'ura irkeek oyieu neosh inkatubulu, pee melo aake neosh irkeek oidim aisababisha imueyiaritin , arashu aa irkeek oidim aisababisha keeya oltung'anak oonya inaduo daiki. Oore ilaturok naa sidai aake neing'or neyiolou eneiko inkaitubulu eenye, peyie melo aake nepaashaa toladuo rereni lotipika serkali, amuu tenepaashaa naa kiaku etigila inaduo sheriani naa keidim iina ainyiala orkasi lenye arashu keidim inyialaki ninche iina esiai.

ore enkitobirata enkulupuni, naa keidim aing'ialaki ilarutok esiai, too nkoitoi naapashipaasha. ore enkoitoi edukuya naidim aing'ialaki naa elelk eji maitobira enkulupuoni, neing'ialaki ashu neing'ial ena duo daa nauno aa taa idimi atejo maitobira ning'ial oladuo shani enkulupuoni nepej. neeku ore ina duo daa natuunoki ning'iala te nkaraki enaduo kulupuoni. ore sii enkae aa oitoi naidim enkitobirata enkulupuoni aing'iala esiai oolariko naa ekidim aisababisha menoti edaa aa kiti aashu, metejo larutok mayetu aikesu edaa enye, neeku kiti tenkaraki ore enaduo aakitobirata enkulupuoni ning'iala, edaa metaa kiti empeku naitayu.

ore ilarutok loolchampai sapukin naa keshilaa esiai enye tenkaraki, ee ina enkoitoi naing'orita ninche pee etum impisai naidimie aitotiyie ilmareita lenye ashu neidim aanotito entoki edaa nanya ninche anaake. wenaasie kulie maitaji naata ninche. neku ore ilarutok loolchampai kutiti ninche ootum faida sapuk. neeku sidai ake teneing'or ninche ilchampai lenye too barakinot naishaa. peyie etumoki aanotito faida sidai, netumoki naa aanotito mpisai sidan. nepuo ninche dukuya ee esa ina. neeku ina paa ore ilarutok loolchampai spukin naa kepuo ninche dukuya ing'or ilchampai lenye too barakinot sidan.

Oore inkisimat natipikaki ilchambai le Kkeny, naa mpaka peyie eeta oltung'ani orusa eing'uaa enkampuni kitok naitasheki esiaia olchambai, naa lazima peng'asa oltung'ani aata orusa arashu title deed enaduo wueji nagira aturishore, peyie eyiolou serkali aajo oore ele tung'ani naa olaunoni lolchamba, peyie etumoki aing'ura ninye teniaku enkata enkikesare, netumoki aing'uraki inaduo aitubulu enyenak osokoni, neyiolou sii aajo oore ele tung'ani neunitoi en'daa nanyor enkishui oltung'anak, amuu inakata etumoki serkali atayiolito en'daa nagira iltung'anak lenye aanya, pee melo aake nelotu inaduo aitubulu ainyial iltung'anak arashu eyau imueyiaritin, niaku eeta serkali inkisumat napaashipaasha, natipika tenkaraki iina siai.

ore ng'uesin naa ekidim aing'iala tebulunoto edaa, kake ore eninko pee itumoki aibooi pee mitoki aing'ial enaduoo daa. naa ore enkoitoi edukuya idim atipika olchani laaa meer ninye edaa, kake ore pee ing'uaya inaduoo duo ng'uesin nepuo ninche aalamari aashu meitoki aayieu nieng'iel enaduoo daa. ore entoki are naitalamaa ashu naibooyo ng'uesin naa kiturei, keidimi naaji aatipik ibarakinot, ashu ntokitin naidim aituria inaduoo ng'uesin paa ore ejo mayetu olchampa otii edaa, neiture inaduoo toki nelaari nepuo pee etumoki ebulunoto, edaa aitobirunye. ore enkae bae, naidim aibooi esiai oo ng'uesin naa ee entoki naijo ee ibooyo iyie oltungani openy. ashu inkar olchampa lino pee mepuonu inaduoo nguesin aager. neku teninkar.

Ore ilarutok le kahawa neimaa ng'olikunot naapasha, ore egolikinoto e dukuya, naa ng'uesin ore ng'uesin naa ekeinyial kahawa amu ore pee ijo aikoji nejing ing'uesi olchampa otii kahawa te makosa. naa king'ial inaduoo daa arashu enaduo aitubului, metaa mitoki abulu aitobirunye nemeisho esidai. ore enkae toki, naa entoki naijo e enkare naotosha. ore kahawa naa keyieu enkare naa keimaa ilarutok igolikinot tenkaraki kelau enaduoo are naitosha, ashu naidimi aatipik pee etumoki atoisho esidai, neeku etii Ina Nena ntokitin naidim lelo arutok aimai. neimaa sii egolikinoto naijo ene sokoni tenkaraki kejo maape Aamir enaduoo kahawa enye. nemelo mpisai sidan tenkaraki ee naa kuumok iltunganak ounito enaduo kahawa.

ore osesen naa keetae inkiguraritin naapasha naret osesen. ore nabo naa ore enkuatata naa keret osesen. naa amu, mitoki osesen, airoshiu, ee neeku ore peekuet oltungani naa keneneng'u nemeitoki oladuo tungani aata eilata tosesen. naa neeku keret enkuatata osesen oleng. ore enkae naa entoki naijo enarata empira. ore oltungani, oor empira naa keret ina osesen. amu ee keng'as aaku kipungusa stress nipunguza damunot, naata ilo tungani. netum ilo tungani kulie damunot tenkaraki enaduoo dala. neneng'u sii ilo tung'ani tenakraki inakiti kuatata nakwet. neeku keret inkuguraritin osesen. too too nkoitoi naapasha. neeku sidai ake tenyiolou iltungank ina. neeku kisidai tenees ina amu keret.

ee kumok iltunganak oota license oolderefani tolosho le kenya, maidim atolimu esiana kake kayiolo ajo kumok. amu kumok ilooota garin. naa kumok ake loopoito nena sukuuluni peyie epuonu aing'oru esiia oolderefani. neeku ekeetae esiaina sidia ooltungana loota license kake, ee ore duoo enasipa naakeetae iltunganak oota license nemishaa. amu idim oltungani ashomo nelak mpisai, neitu ees endauoo kisuma oolderefani aidip. naa ore tenkaraki, ina. neeku kumok iltunganak kake ime pookin license naasipa, tenkaraki eetae naa lelo tunganak laa mpisai nince ishooyo. pee etumokini aishoo ninche inaduoo license. neeku eetae esiaina sidai kake, ee mesipa naa pookin. kake kesidai ena naata enaduoo license.

Ekeetae ibiasharani kutitik, tolosho le kenya. neimaa ng'olikunot kumok tenkaraki ore egolikinoto edukuya naa mpisai. ekeimaa aa biasharani kutitik, egolikinoto oompisai te nkaraki ekelau ninche lopeny. mpisai naitosha naareyie. enaduoo biashara enye dukuya. neeku ore ninye Ina, ake oompisai naa keng'as aaku egolikinoto sapuk. ore enkae, naa keeta mashindano sapuk. tenkaraki meetae ibiasharani sapukin. naa ekeisho na ninche egolikinoto sapuk amu ee kumok biasharani sapukin. nemeidim Nena kutitik aatijing mashindano onena sapukin. neeku ekeeku Ina egolikinoto sapuk. ore enkae naa ekeimaa egolikinoto naijo aa toorkastumani melelek elau Nena biasharani kutitik ilkastomani oidim ainyiang'u ntokitin enye pee etumoki ninche ashom dukuya.

Ee ekeetae Nena kera naa kumok tolosho le kenya. nebore ntaaoni tolosho le Kenya.ee kake aata nanu eduata tenkaraki nena kera, oshi naadumu iltakai nepuonu aamir pee etum entoki nanya, tenkaraki nemeeta nkang'itie enye. ore eduata ai tenkaraki ninche naa peyie ing'uraki sirkali, pee itayu sirkali nkang'itie too wuejitin nepaashi pasha. nedumuni Nena kera, nepuoi aikenoo tenena ang'itie. nishoru sirkali edaa naishori. ninyiang'aki sirkali inkilani, nitobirakini sukuulini, peyie etum sii ninche inaduoo kera haki anaa nkulie naata nkang'itie. paa ore Nena kera netumoki sii ninche ashomo darasa anaa nkulie, nenya edaa esidai, anaa nkulie nemeitoki sii ninche aata aa mafikiri anaa aa peyie etumoki sii ninche aendelea esidai, nishopoi sii ninche esidai. nenya edaa esidai. neeta biotisho paa ore Nena kera neeku ninche ine sirkali tenkaraki nemeeta

ee ore enkiding'ai too darasani, naa embaye nagol naa ebaye naitanyamal nkera. too darsani amu ore peeku kiding'a nkera tedarasa. ekeeku kutik nkera naaning'u enajito ormalimui tenkaraki, enkumoi. nebaiki naa ore enajito olamalimui na kuna kera ake naatoni tedukuya naaning'u enajito, ore nekua kumok natii ninche siadi darsa nemening' tenkaraki enaduoo kiding'ai. ore sii peeku kiding'a nkera neeku kisapuk enkima tenaduoo darasa nemetoki nkera, aatoni esidai nemitoki atum enkijiape esidai. nemeitoki aaning'u enajoitoi esidai. neeku ene maana oleng teneeku ee meiding'a darasani amu inakata ake ening'u nkera pookin enajeito ormalimui. naa inakata etumoki pookin aima intemat. netumoki ormalimui aishugulikia kila enkerai teneeta entoki nayieu nelikini aitobiraki.

Ore aa ewueji nebore, oltaka nemeirita nkishu. metumokini airitayie nkishu, tenkaraki a ore peenyae nkishu oladuop taka, naa ekingial nkiri oo nkishu, neing'ial iseseni lenye keidim sii ee aitamoyia nkishu oltaka tenenya. neidim. sii aisababisha enkeeya oo nkishu oltaka. neeku ee ore ewueji ee netii oltaka. Nemeidim airita nkishu esidai, amu ee keeku oladuo taka Enya nkishu alang' nkujit. neing'ial nkiri onaduoo kishu. neingiala seseni lenye. netum. nkishu moyiaritin. neeku. ore ewueji netii oltaka nemeramati nkishu naleng. amu ee kenya nkishu oladuo taka leme sidai tooseseni lenye. naa ekeidim ayau enyamali sapuk. neeku sidai ake tenaa ore ewueji netii oltaka, nemetii nkishu amu king'ial ninche oleng.

ore orkuak loormaasae naa olemaana oleng. egira oltungani aitubulu nkera. emu ore nabo oontokitin orkuaak loormaasae,,naa entoki naji enkanyit. ore eorkuaak loormaasae naa kitengen nkera enkanyit. neku ore ninye ina ake, tenintubulu nkera torkuaak lormaasae, naa keeku eyiolo ajo eifaa neyanyit enkerai pooki ng'ae aa oltungani botor te ninye arashu orkiti. kake tening'ua inaduo kera orkuaak loormaasae nepuo aang'amu oliae wueji naa meitoki aayiolou maana. enaduo anyit naifaa neyanyit iltunganak. naa ilbotorok olkutitik, neeku sidai ake teneyiolo irmaasae pokin ajo ore aa enkitubulonoto oo nkera torkuaak loormaasae naa ene maana, peyie eyiolou ajo ena apa etaasa loopapai lenye ono ng'otonye. naa ina sii ninye ifaa nees siii ninche. pee etumoki aashom dukuya aitobiraki.

Ore aa enkalem ashu enkitipijata enkalem naa ekepaasha, kake ore apa orkuaak loormaasae naa ore eninko tenintipij olalem lino ashu enkalem, neeta apa irmaasae entoki naijo enkii. orkiti soit apa odumuni ake tiatua irkulikae naa keeta apa ninye enkidimata, ee naitipij enkalem, metaa kepi esidai, ee ore sii enkae toki apa naitumia irmaasae naa entoki naijo olgirigiret, aa taa sii ninye ee olchuma ake duo oota apa sii ninye enkidimata naitipijie nkalema. ore sii sababu apa pee eitipij irmaasae nkalema naa tenepuoi entoki naijo olarabal. Ashu nepuoi aar ilowuaraka naa esidai teneitipiji pee etumoki ashomo olarabal. ore enkae naa teneeta entoki nayieu nitumie aa enkalem aitaas anaa ayieng'isho aayieng' ntare ashu nkishu naa itipiji nkalema. neeku Ina taa sababu.

ee ore naaji edamunoto ai entoki apa naiko, meipotuni iltunganak.aa kumok naa ore ene dukuya naa ebaiki neetae ebaye naifaa nepuonu iltungank kituak aatoni aimaki. naa teneetae embae naijo ina. naa kepuonu, kipotuni iltunganak meetu entumo, neuonunui aimaki enaduo toki. neeku ore iltunganak liapa. nnaa mpaka peeta ninche entoki napuonu aimaki sapuk, naitanyamalushe naaji temurua arashu tolosho nepuonunui aatoni, aajo kaji kias tenkaraki ena. naa ore ina, naa ninye apa naiko iltunganak meipotuni. ore sii apa pee eipotuni naa ekelikini ake duo. amu neeku adamu naaji nanu najo ene maana ina amu edamunoto sidai apa oleng teneipotuni iltunganak kumok.

aa ore empira naa ekeidimi ailepunye kuansia too nkang'itie. amu keidimi aayau iltunganak lo nkang'itie naapasha, neing'oruni irbanot looyiolo esiai empira, neipotuni, neyauni tenebo, nepuonu aatoni nitayu, enkikundii. naa teneeku kegira empira ayaki faida oltungani obo lenkang' nabo naa kilepunye ina enyorrata ashu olng'uara le mpira tenaduoo ang'.neeku teneeku kegira empira aisaidia metaa ketumito oltungani iropiyiani, tenkarak enaduoo pira. naa kidim ekeret ina empira milepu toladuo marei. amu kedolita ajo kgira ayaki oladuoo barnoti leina ang' faida. neku ore entoki nayieu iltunganak naa peedol faida empira too nkang'itie.

Ee ore oltung'ani oranyaki irkulikae nitakueni naa ore Ina naa talanta ake naishooyo Enkai. amu, ore enkitayinoto osinkolio ashu eranyare, ashu enkitayinoto entoki naidim aitakuenia iltung'anak neme ebaye ekawaida ake duo. neme pookin ng'ae oidim ataasa kake talanta ashu enkishooroto naingua Enkai neeku, madol nanu anaa kepooki ng'ae oidim ataasa ina. kake ore oltung'ani oishoo Enkai Ina kishooroto, naa ee idol ajo kidim ilo tung'ani ataasa esiai eranyare, neidim aitayu isinkoliotin oomayianisho. nidim aitayu intokitin naidim aitakuenia Iltung'anak. naa neeku ore Ina naa enkishooroto ake. neme pooki ng'ae oota. kutik iltung'anak oota, kake enkishooroto naing'ua enetii Enkai.

Ore ilakuetak, lolosho lang naa ekeidim naaji ataasa esidai ee tenaduoo kata tenejing aa e mashindano tenkaraki keeta inkiwanchani sidan, naidim aatasie reteni neeta sii orkeek loo ntimk sidan anaa seketek neidim atook pee eisho ninche enaduo golon naidim aakuwetie, neeta sii iltunganak ooduaya ninche, oidim aatapal ninche aawaita neeta sii iltunganak oishoo ninche motisha peyie etumoki aas enaduoo siai enkwetita. Neeku ore lakuetak lolosho lang naa ekeeta sababuni pookin peyie neeku ninche ashu pee etumoki ataasa esidai tenkwetita, amu ekeeta naa ntokitin naidim aishoo ninche oladuop Tau oonyor enkwetita neeta sii wuejitin sidan neesie ireteni.

Ore mutura naa edaa namelol, naa ekenyor, iltunganak. Ore enkitobirata e mutura. Naa ekepaashari tenkitobirata oonkulolie daiki. amu ore mutura naa ekeyieri nitokini aapik kulie kiri atua ,naoto. nitobiri nepiki kulie tokitin naidim aitameloko. neyieri esidai naa eshipakino iltunganak oleng tenkaraki enaduo meloni enye. otenkaraki aa orgusil eropili enye. neeku kitiship Ina aa oltungani oogira ayier mutura. amu ore ninye mpaka bei enye nemegol neeku ekeiidim pookin ng'ae aatabaiki. nemelok sii neeku ee enyor iltunganak tenenya naa eshipakino sii ninche tenkaraki nena mbaya Ashe Ina yiarata nayieri Nena kiri naaji ine mutura.

Ee ore aa emirare ashu biashara naji ene smookies. naa aisidai naa ebae ashu edamunoto sidai tenkaraki ore smookie naa melelek ang'as bei ata emirata ashu smookie naagol ninepu aa nchilinkini tomon uni ake aa mpaka ntomoni ile. neeku kumok iltunganak oidim aatabaiki smookie .neeku ebae edukuya Ina, naa idim aishooi Ina biashara. metaa ene maana. ore enkae, naa ore smookie naa kumok iltunganak oonyor, neeku biashara naidim anoto osokoni sidai aa nemirosho sii amu entoki naa idim atipika, aa ewueji ninap, ashu nireu nimanaa imirita. neeku itum ilkastomani kumok tenkaraki ore imanaa naa kumok iltunganak litum. naa kumok sii iltunganak oobaiki. nenyorri sii. amu ekemelok melelek sii eyiarata e smookie .neeku ore biashara e smookie aisidai oleng amu.

Ore irpaek oopejo, naa ore tenanu naa ashipakino pii. ashipakino amu, ore irpaek oopejo naa, ekemelok, keemelok irpaek oopejo naasidai amu kelelk eyiarata. ore tenijo kaing'or irpaek oopejo olooyiara, naa kegolu kulo ooyiera amu ekeya esaa sapuk iyierita. kake ore irpaek oopejo melelek esiai enye amu ore pee ipik ninche enkima. ore eyiarata enye .enkima ake inok metaa meeta empuruo metaa enkiip iip ake ashu ee inok ake mibung'a nkuk. paa I iyat metaa nkuk ake naado nairowua. inteleki iladuok park linonok metapejoto.ee ore pee epejo naa ildaika I kutik niteru iladuok park aatum like ranki. naaa ore pee iteru atum like ranki niteru enaduoo meloni, ailepu. naa ore peyie iteru Ina meloni ailepu. nining' ajo sidai enkinosata elelo paek oopejo neeku sidai tenkaraki kelelek eyiarata nemelok sii.

Ore erripoto enkop enetipat naa ene maana oleng' naa ore enikunitae perripi enkop torkereng'et laing'ua nanu naa ore embaye edukuya naa keikarri neikarri enkop uh metaa eh keripo ore enkae nepiki iltung'anak orrip ataa iltung'anak oji ile security neku ore peyie epiki lelo tung'anak neman ninche nerrip inakop peyie eakikisha ajo eh ketii enkop uh eripore naitosha naa keeta sii iltung'anak security e kutosha naa ore enkisujta enkop naa ekepikitae intokitin naijo dustbins ashu iloshi naaji iloshi tokiting napikita oltaka peyie ore peeta oltung'ani oyieu nibukoo nepik enaduo wueji nemeitoki uh enkop aa atum olchafu nemeitoki ireyieta ashu inkariak aichafuka tenkarake ore oladuo taka netipikaki ewueji nebo peyie etumokini atapej peyie eiboori imoyiaritin.

Ore aa ena tasata naton ake ninye tenkalo enkoitoi, naa enkisujare. naa ore too damunot ainei naa ore ilo tungani Ina tasat naa keeta irmaasae enapa toki oltungani onyok. amu tenidol oltungani ,olotu aton tolbaribara aanyu esiai naijo Ina, naa ore ilo naa oltungani onyokita, naa. Oltungani oiba osina. amu oltungani ogira anyok, aas esiai oo nkaik enyenak. nemegira ninye agil osiligi, ajo ashu megirae oltau agila ajo ekegol ena siai amu kepuoi aatoni tolbaribara. neeku ore apa Ina. Tasat ore edamunoto ai naa ore Ina tasat naa keeta entoki apa naijo irmaasae enyuata. tenkataki ore Ina neme pookingae oidim ataasa. kake ore pee itum oltungani laijo ilo, eesita Nena siatin naa idol ajo ekenyokita. nemegira Tau agila, peyie etum sii ninye entoki nara enenye. netum sii ninye ashomo dukuya ormarei lenye.

Ore enkampuni ositima ore duo tele osho le kenya naa keji enkampuni e KPLC naa eeta inkoitoi naidim atorripie ositima ashu intokitin naijio uh transformer ore enedukuya neifaa neitang'as aiteng'en iltung'anak ajo nyoo maana e transformer niliki hatari natii oltung'ani olo anyikaki entoki natii enkima naijo transformer neliki inchere keidim inatoki ae sababisha keeya tenilo oltung'ani anyikaki ashu aibung' niliki sii ajoki ore trasformer naa ninche eretito amu teneaku metii transformer ewueji nemeeta eniko ositima peitoki atii enaduo kop ore sii enkae toki naidim enkampuni ataasa neidim aekarrai nepik ewueji neikenoo esidai metaa melelek enkitainoto nemelelek sii pee epurroo oltung'ani ore enkae neidim sii atipika oltung'ani naaji laijo ole security naa ore esiai enye naa pee eton arrip neing'orr enaduo trasformer.

Ore teneyas intasati enkisuma nanyaanyuk ake olewa nemadol nanu enaa keeta ina enyamali katukul amu ore inta sininche intasati neeta ake inkaik are enaa ilewa neeta nkoyek are neeta nkejek are niaku meeta entoki naata ilewa nemeeta intasati niaku madol nanu enyamali katukul teneyas intasati ena siai amu keidim ake sininche ataasa naa kidim sininche atayioloito naa keidimie sininche nena siaitin menoto uh ntokitin enye netum endaa netum iropiyiani neaku sidai oleng teneng'enu sininche nees nena siaitin anaa ilewa amu ekeidim ake sininche naa kerew sininche ina dukuya naa ketumoki sininche eh ae sapota irmareita lenye tombaa napaasha neaku sidai oleng teniteng'eni intasati pookin olosho le maa onkulie pookin peyie etumoki atayioloito ajo ore ina kisuma neme enoo lewa ake kake keidim sininche ataas.

Ore nanu embaye nadolta ajo ninye esidai teneyas irpolisi naa sidai teneiteng'en ashu sidai oleng' tenerrip iltung'ana tenkata naatae maandamano nemeifaa peyie enang'aki intokiting' naidim aituria naijo teargas ashu meifaa neng'orr iltung'anak irisasini keifaa akeduo neibok peyie meinyial intokiting' esirkali ashu inorkulikae tung'anak kake neisho ninche metaasa maandamano enye teseriani eh nerrip peyie meeta ae nyamali natum kake egira aibooyo peyie meinyial iltung'anak aitoki esirkali neirusuni ake ore enaa enajo sheria olosho le kenya naa peirusuni ake metaasa maandamano teseriani etu einyial aetoki amu wore teneaku ikuna ninche irpolisi metaa keetae eseriani nemeitoki iltung'anak ainyial intokiting' kake teneaku kegira aishindana iltung'anak orpolisi naa kelotu enyamali neidimi aeumiza iltung'anak le kenya.

Ore inkera nemeeta inkang'itie uh neifaa neya sirkali enaa inkunenye ekeifaa neya neshetaki iwuejitin sidan nepuo atonie neshetaki inkang'itie sidan nairrag ninyiang'aki inkilani naishop ninyiang'aki endaa nanya neshetaki sukuul sidai naisumare enaa nkulie neitobiraki uh iwuejitin sidan netonie neitobirakini sipitalini metaa keeta sininche biotisho eh neing'urakini iwuejitin sidan nepuo ninche, sininche atonie metaa ore inaduo kera netiu ake enaa keeta inkang'itie amu ore inkera naijo nena namanaa ake tontaonini nemeeta uh aewueji nepuo naa nemesidai amu eh mpaka naa peyie eing'urakini enaas netiu nana kera enaa ine sirkali neku eifaa neshetakini isukulini enye peisuma esidai nenya endaa esidai neishopo esidai netum biotisho amu ina apa esiai nategelakita olosho sirkali.

Ore Nairobi naa ninye orkerenket sapuk oota iltunganak kumok. aisul irkulikae kerenketi pookin tolosho le Kenya nemeifaa ashu Toronto olarabal naaji tenedumunye torkerenket laijo ole nairobi. ore nkoitoi naidimi aiboorie olarabal aa torkerenket le Nairobi naa sidai angas tenitengeni iltunganak asara ashu imbaa torok naidim olarabal ayau. ore pee idipi aitengena netayiolo esidano ashu maana eseriani. nitokini sii aapik mbarakinot sidan, metaa ore mbaya naalelek peyie isababisha aa ee olarabal anaa naaji eoro, eoroi intokitin naijo ilchampai naa sidai tenepik ninye sirkali Sheria pee eyiolouni metaa ore larabali laijo lelo neyiolou sirkali barakinot sidain naidimi aa aatipik pee.

Ee ore enaiko tenaipang'u tiaji pee alo esiai naa kang'as naa anapa tiatua aji, naas usafi naijo kaidim nanu aisujayu ang'as naishop nkilani esiai, naipang'u taa tiaji alo esiai ore ake pee aipang'u tiaji, ee nalo aa stage ore teine naidim atijing'a egari ee ore pee ajing egari nalak mpisai duo naifaa nalak. ore peyie aidip atalaa egari mpaka enkae stage nalo adoiki. nadou alo mpaka enetii office naloito aas esiai. ore pee adou najing' office naiteru abol intokitin naijo naaasie esiai anaa naaji laptop .neeku ore pee abol entoki naijo laptop naiteru taa taata aas orkasi, neeku ore tedoropo oleng, naa Ina naaji aa aidim nanu aikunari tenaipang'u tiatua aji alo mpaka esiai .amu iyiolo naado ajo meeta entoki nemeeta sii ninye orkeretk osujo mpaka Ade nibaya. eetae sii esaa naifaa nibaya esiai, neeku mpaka pee aing'orita Ina paa ore abaya niyiolou.

Ore eninko tenipaashare imbaa nagira aiminie elelero naa ore entoki edukuya naa entoki naji encholiek. ore encholiek, naa iltunganak liboitare amu ninche likidim aayaki Nena naa torok naijo naaji, ine .erai. naa ore peyie itum encholiek sidai, naa meeta enaiko pee inyaaka ajing inaduoo naa torok elelero tenkaraki ee inoto naa iltunganak laa meyieu ninche. kake ore pee neeku inoto encholiek ooltunganak oonyor Nena siatin naijo ine merai, nemeeta enaiko peyie itapaashare inaduoo siatin elelero.ee ore sii ee entoki duo sapuk oleng naitegemea tenaa ipaashare tenaa mipaashare naa Ina naa. Naji encholiek amu, etejoki apa ore encholiek sidai naa kitobir orkuaak ore entorono naa king'ial, orkuaak. neeku teniyieu nipaashare naa ng'oru encholiek sidai pee ilo dukuya.

Eh ore esiai enkiding'a ongarrin torbaribara naa enyamali sapuk oleng' nagira iltung'anak otii isiaitin eh aimaa kake ore tenduata ai ashu tendamunoto ai naa teniyieu nipaashare naa ore entoki edukuya naa tamanya ewueji netaaniki ewueji nilotie esiai metaa ore tenkakenya neme lasima peyie ijing' engarri alo esiai tamanya ewueji netaniki naindim ake ainyio nilo tonkejek inonok nilo ampaka esiai peyie ipaashare enaduo kiding'a ongarrin ore sii enkae baye eare nindim ataasa naa inyio tenkakenya ayooki eton itu ekumoku ingarrin torbaribara ashu eton etu esapuku enkiding'a metaa ore ejo esaa naifaa peyie ijing' orkasi alo abau nindipa atabai amu inyio duo ayooki ning'ataa enkiding'a ongarrin neeku ijing' ake esiai ino tenaduo saa nikiyieuni nitii orkasi neku ajo nanu ore tendamunoto ai naa nena uh baa are naaji indim oltung'ani ataasa peyie ipaashare enkiding'a ongarrin tenesapuku torbaribara.

Ore enaiposha naa ore tenanu naa alo oshi inkolong'i uh enkolong' nabo tiatua ilapaitin ong'uan, naa ore oshi entoki nanyorr ashomo aing'ura tenaiposha naa alo nanu uh enaiposha natii enkop naji ene Naivasha tolosho le Kenya ake naa sidai amu kumok intokitin nilo aing'orr tenaiposha eetae ing'uesin enkare nanyorr ninche nepuo atoni tenkalo enkare nemelelek peyie idol tenkae wueji nemetii enaiposhi neeku etii oshi nena ng'uesin entoki uh sapuk nadumu naaji nanu mainyio alo enaiposha peyie alo adol sidai sii tenilo enaiposha tonkolong'i napaasha amu merisio enkare enaiposha enaake eetae uh nkolong'i naa sapuk enkare alang' enkae olong' niaku isidai ake teniyiolou ajo ore erishata nashaita teniyiolou erishat sapuk enkare werishata kiti neaku sidai oleng' elototo enaiposha.

ore ina mashini naji ene financial transaction naa kayiolo. ore ina mashini naduaya iropiyiani naipang'ita te biashara onaagira ajing'u. ore ina mashini netumieki iwuejitin nepaasha tenkaraki, meeta enimipang'ie meeta biashara nemeipang'ie iropiyiani nejing'u kake kaidim atolimu wuejiin are neetumieki oleng ina mashini. ore ewueji edukuya naa benkiore ina mashini, naa ketumi te benki amu eipang' iropiyiani oleng te banki nejing'u sii. naa ina mashini naiken iropiyiani naagira aajing'u, onaipang'ita. neku itumiae oleng te benki kila saa, tenkaraki nejing'u iropiyiani ipang'ita ore ewueji era, ore nkampunini e biashara, nitijing'u iropiyiani neipang'ie sii neeku eduaaya ina mashini iropiyiani naipang'ita pee eyakikisha ajo meetae empurore ashu meetae elejare. ashu meetae imakosani naagira asa kuusu iropiyiani naipang'ita.

Naa ekaata account pii ee nashumie oshi mpisai. atabolo nanu Ina account te benki naji ene equity. neeta Ina account esidano. amu kidimie oltungani metushuma mpisai neeku ee aaret oshi nanu Ina account oleng amu teniyieu nashum mpisai naasie. entoki naje naa ekaaret oleng amu Ed kaidim aterewa nashum. mpaka Kenya natum mpisai naitosha enaduoo toki nayieu. ore apa enaikuna pee atabolo natudumunye nanap enkipande ai nanap enkardasi pin naji ene KRA .nalo mpaka benki ee naabolokini Ina account nalak sii inchilinkini naabaya imiai imiet akeduo naatiakaki pee meeku account ee metii aitoki. kake ore apa Ina mia tano naa account ai ake etii. tenkaraki apikita duo apake peeku naa ee eeta enkiti toki natushuma. Neeku eretisho oleng Ina account naa sidai ake teneeku keeta oltungani account naijo.

Ore enkaji e jubilee naa ajo nanu ore entoki nayiolounyieki oleng naa orangi ore enkaji e jubilee natii orkerenget te nairobi neyiolounyieki orangi amu kedo oshi orangi lenkaji e jubilee naa ajo nanu ninye duo entoki sapuk nayiolounyieki ore sii enkae naa enetii ashu eneteshetieki enkaji e jubilee ore maitayu mufano enkaji e jubilee natii orkerenget le nairobi neteshetaki tempolos e nairobi tewueji neji ene CBD tenkalo eh eh opis orgafanai le nairobi ashu ashu tenkalo ewueji neji KICC niaku ore enkaji e jubilee naa eyiolounyieki orangi oleng wenetii sii amu ekeibala weneikunakino sii enchatata amu ekepaasha tenijo alo aing'orr onkulie neku ore enkaji e jubilee naa ekeibala naa kelelek sii eyiolounoto oleng eina aji.

Ore enduata ai tenkaraki ilo oing'oling'oli lolosho le kenya tenebo ole uganda naa ore olarrabal nementoki sidai niaku mesidai teneiteru iloshon aara tenkaraki uh enewueji neji ene migingo island sidai ake tenepuo ilarikok lolosho le kenya tenebo olosho le uganda nepuo atumo netumi olarishani olo arish neyiolouni enaikoni eh inewueji negirae aorro neirori esidai newori ake neishori kila olosho esajata naishiakino alang tenetoni iltung'anak aara amu ore olarrabal nemeku ake enoto olosho oje entoki nayieu neku ore enduata ai naa enkiroroto peyie ing'oruni oltung'ani olo arish lelo oshon eimu ilarikok nepuoi atoni airo peyie epashareki ilarrabali loloshon oidim aesbabisha keeya oltung'anak ashu oidim ayau metaa eetae oloing'oling'oli toloshon amu meitokini aata eseriani naa eseriani entoki e maana.

Ore pee aidim atejo ore Raila naa olarikoni onare opposition naa akeeta Raila tenakata engeno e opposition .ore peeku ketii Raila opposition naa ekeisho oladuok rais otii erikore, keIsho pressure naasie esiai ashu narikie iltung'anak esidai. amu ore Raila naa oltungani otayiolo, esiai e opposition kake ore pee elo Raila eda alo esirkali nemeitoki ol president aata ee pressure tenkaraki ore enaduoo pressure naa Raila oofaa nepik ninye pees orkasi nemeeku eeta. neeku ore Raila naa enare opposition peyie etumoki ee ai defender iltung'anak pee mirony serkali iltung'anak. neeku enare tenkaraki keeta Ina ngeno. nenare sii tenkaraki keidim netayiolo aa sii enaikunaa iltung'anak le opposition orkasi lenye anaa enaishaa katukul.